Anee ochome boisyonii, boisyonii kogararan omuun kiboe tuuga koimuche inyoruu tuguk cheboen tuuga yegaimin, chechuton ogere ko marurek, imuche koraa imiin ak iaalde asigobiit iaalen tuguk ab tuga cheiboe en korengung ye gaibai tuchuton iih koimuche inyoru chego chechang cheimuche ibeyaalde agiyaal koraa tuguk chebo tuchuton, boisyoni koraa nigimine marurek koribe koraa mbareet kogararaniit amuun moche keturek chegindoo sait agetugul, koyendee jeturek choton sait agetugul iih komuche kotoldolit imbareet ak koruut minutik chetogeminee koraa en yuton kogororegitun, ribe koraa ngungunyeek omoibb beek en imbaar

En kokwet nyuun aany ii agere ko boisioni kimuchei keroop baibusheek koyaap ainet koit aineit asikebirunen beek agoi mbaret ngung ,ele miten minutik boisioni ko kararan en kokwet nyaany ii amuun taretii koboos kimnatet nekibaisheen zaidi kesoreen beek ak inyo kinagaa minutik che koyaam ole wooh sait nekitenaan akobiit koboos beek komat kisser beek che chaang asikomuuch kotaret en boisiet nebo at gai tugul en gaah.

Kireyuu agere ale elekibayeen injerenik kakimuuch ke tengaan anan keteech en kwenet ab mbar asikobiit kebaen injerenik asikobiit kenyoruunen keljiin kipko sabei at Gaan tugul en sabeet nyiin ,en Yuu kegere ngunoon kaichaap kinde selele asikobiit koger ama baa injerenik kweeny koloegituun Zaidi amuun karoon memachei kinam kicher asikobiit maraan komachei chitoo ibaat ko alda ana asikobiit komachei iba kwaam koek amitwagiik en koanyiin ko nitoon ko kararan boisioni amuun taretii chitoo amitwagiik en kila ak kila kakamuuch kokes injirenik chutoon anan komuuch koalda ko kit nagere en ireuu agere ale baet ab injerenik inoni kikitekyii ainet olemuche kebaen ichegeet.

Elegichoptoo koroi kiboree ndisyoot iih kimuche kebaal anan ketem mbareet koroon ak iseguu chito ak mogombeet imuuch ak kechiget ak inyebal keringet asigobiit iibu anyun ndisyoot netago arweet nemaoo netom gai koii nearweet ab negogoii aginyeeterekyii keringet noton agiwekyii ngungunyeek ak imuche koraa oot kotomo iwekyii ngungunyeek indee keturek choton chegatoltoleiyweek chechobe anan cheyoe sigobiit kochook ndisyoot noton iih kogochi omitwogik tuguk chenyolu konyorchigeee ndisyoot en kasarta netesetai koyeetu, yegagoyeet ndisyonok iih ko yegagolook koii, kosich omitwogik anan chekyome anan logoeek olekyomee kimuche keeti yon kagonaam koruu omuun yon kogosich logoek yiik chekyome komuche koribiss ndisyoniton, kogararan ningeeti ak ketit nekipsagaat negasaach asigotii simabuut

Chemilon anch en ireyuu ko lekoburto chichi, kobur komach koburen ngwony ako mobur. Kikere Koraa kele chichi ko kanam komach konam tukuchu miten en eut tukuk ako moyome eut niton Koraa koboru kele chichi ko kamakomii konam tukuchu komie kopaten kanyas inendet kokakonam ko niton komilon ot olerorito chichiton ako mii Koraa tukuk chekoburen chemonyolu kiburen nyolu ko kotononr chichi.

boisyooni kogararan en kokweet nyuun, olegiyoitoo boisyooni anyuun iih kengete keeba ketem mbareet konam chito mogombeet agotemiss, koteem netai agomuuch kogetyii nebo ooeng kongool imbareet korurr komyee oityoo konam kesweek anan iitik chegogegesaat en imbaar ak nyogonaam kobaal keringoik anan kogerer imbareet kogararaniit ak kondeoot sogek chugan kobuut koges en imbaar ogityoo konaam kotuboot sogeek chuton iih maat kotuub tugul kobaten kobiit yemuche korutunen konaam koeek tigitik asigobiit koii tuguk chuton kigureen robwonik, roboniik chuton komuche kobwaa agokororegitun kouu niton, ye gaakobwaa komuuch kwoo chito bogobool en imbaar bogoib nyagoyoo ago imuche kotaar kasarta nemaoo soiiti kobogoib chito kwaam koek omitwogik ak kotoret inendet.

Kit netesetai en yuu okere ole koksetab minutik choton kibore piasinik okere ole kokobol chito anan bamoko ni Mii yuu piasinik chekoron cheyechen kotok kiten imbaret ko kararanit ak konyo komin piasinik chuu ako nguni ko kakoit kasarta nebo kebol a komuch koib koba gaa kobokobutyi lokok koik omitwokik kiyoe asikiam anan komuch kobol piasinik chuu ak koib ibo kwalda kosich chepkondok cheimuche kotoreten gee en atgai tukul en sobenyin. Koraa okere ole imbaret inoni miten tukuk chekakimin alak mii pandek chemii taban taban ako okere ole kararan koroni miten ketik miten Koraa kele koroni konyoru ropta nekararan kararan ngungunyat nemii iyuu toreti korut rurutik chekororon en atgai tukul nekowo chito imbar ak kominso.

Ole onetitoi chito anyun olekiyoito boishoni olenjinii boishoni komoche ribet neo amun okere ole ichechu ko ingwek choton sukuma, boishoni komoche kemin tukuchu en imbaret anan sukuma ichu en imbaret nekararan nekakitem, nyolu olenji chito iwendii imbar item imbaret netai ak iwe iteitem nebo oengi ingol kokararanit imbaret asikopit korut sukuma ichu komie. Boishoni Koraa konyolu konai chito kole kerichek ochon chenyoljingee ak pitet tab tukuchu en kasarta oinon yon tokomenkech ak yon kakobwa koyechekitun komuche konyor mionwokik cheterter ingwek chuton, ko boishoni kelenji chito kwo kobakwal kesuek ak kobit konyo konyokobit en kabeti ako nyolu ko betit nekaipiten tukuchu ko kararan kokichop komie kobwa pakoteteak ngungunyek momii cheyechen asikomuch korut korotwek chuu komie sukuma ichu.

En ireyuu kit nenyone metinyun ko kolset tab tukuk cheterter ko mauwek ketik ak tukuk alak minutik chekororon che imuche konyokomuch chito kwo ak kwalda ak kosich chepkondok okere ole ireyuu komiten kit nekinoken beek tukuk chuton ako ireyuu ko kot nekikiteki minutik chuton, Nyone metinyun ole chito nekiyai boishoni kochito nekiyai ngalek ab temishet anan kikokongee inendet komin tukuk chekoron chemoimuche anan cheimuche kobwa bik konyokwal ak koib kobakochoben korikwak ko kororonekitun che choton ko mauwek anan kobwone bik alak konyo kwal tukuk cheu ketik kobakomin tun besho kotil ak koteken korik kwak kii anan kwalda konyoru chito nemii ireyuu akinee paita yekakwalda, so kit nobwote okere ole nyorchingee keljin chito nekayai kasini kosich rabishek anan chepkondok cheimuche che kotesentai boishenyin.

indogeer anyuun boisyoni olebo anee ogeree olee biik ichechu cheyoee kasit ab mungaret chenyokwole tuguk cheminutik chemii imbar chegagoiib biik asigomuch kwalda ak konyorchigee chepkondook chemuche kotesen sobenywaan anan kotoreten gee en atkai tugul en tuguk chenyolu kwaal en koriik kwaak, bichuton koraa ogere olee miten en boisyeet negararan, ogeree ole toreti bichuton boisyeet ninywaan tililen agoot iloche ngoroik chegororon ago kikwaal gariit neimuche koibeen tuguk chuton kyole ak bokwoldoo anan komaraan koibee koyuum kondee olemoche sigogwaldaeen tuguk chuton siyakwaal biik kororon tuguk chugorogeer mising

Indoker boishoni kobwotwon akobo minsetab tukuk elemoche kemin tukuk asikobit kiree beek en ainoshek anan en oinet konyokimuch kinaken minutik chekimine en imbar ireyu beek asikobit kobwa komnye ak konyorchikee beek en sait aketukul ng'o komii kemeut anan ko mii robta komuche konyorchike beek ak kokararanit kora mbaret mat koyam amun tokoron kenyorching'e Beek chekoron, kora ndoker ireyuu obwote olee mii biik chekaba sukul asikobit kosoman elenyokechopto tukuchuton ak konyorchike ng'omnotet nebo kerobat poipushek kong'eten oinet akoi kobwa imbar kotoret biik komuch konaka beek en oret ne nyumnyum tukuk chekamin.

Kit netesata anyun en ireyu agere ale chito nemi ireyu kobangani minutik che kokobut, chekokokes en imbar, chuto ko pilipili hoho. Chechito ko kororon minutichu. Kagonyo chito konyokopangan tuguchuton kokororonegitu koosto chetolelio ak chebiriren koba taban asigomuch inendet komarakomoche bokwalda kosich chepkondok en boisionito. Kararan boisioni amun imuche inyoru rapisiek anan chepkondok che imuche ialisien, ialen tugukab kongung. Kit agetugul nemakyinige. Sokitnokere en ireyu ko pilipili hoho chu chegororon che imuche kogonin chepkondok chekaimin ak ibaiges en imbar. Sokerenyun ko kararan koroi.

inoni kotoguu kele butet ab bilibilik tam kobitunat koroi en korenyoon komine biik bilibilik kararan boisyoni amun kimuche kebuut bilibilik ak kimuuch bakyalda so kiit negiitoii kebute ak kindee kiyondosiek anan kigaabusyeek chegindoii anan ko ginuook ak bagyalde konyorunen biik chebkondook, koraa kimuche yoon koichob omitwogik keboisyeen kindoii asikyaam amuun tinye oyinyindo yon korinde ingweek ago bose koraa kochuisiyee moeet omewiren chito, kotam keboisyee koroi kogararan kouu non iton asimamuch chito kongeet koyaii moet kogararan koroi en noton kochuisiyee moeet mara yaan keaam omitwogik chechang, koraa kotoreti en chepkondook inyoru rabisyeek chetoreten gee en atkai tugul

En kasit nelel anyun amuche achenge rabishek anan chepkondok, yoon koronyoru kasit anan kasit nelel amuche anyorchike chepkondok en atkai tukul, Ã muche aboishen en alen tukab konyun ateksen aleen tukukab tuka, ko kasit nelel komuche kora kokonon rabishek chechang yoon Maran kotomo keteswon rabishek en elekwomii ko kasit nelel komuche kekonon rabishek chechang kotieng'e ak eleoyoitoi kasit, koniton ko kiit nemuje anyorchike en kasit nelel ne ocheng'e ak kobit kora anyoru choronok cheimuch kenaikee en yoton yekanyoru kasinoton nelel.

Ateboshakab Keny ko kikomuch kotoretech en kokwet amun ng'ete lokok kosib atebet nekibo keny nekikararan, korak komuche koriib bitetab ibindanywan anan ibinda nekibo keny ak komuch ko aror kiit nekiteseta en keny kwororchin biik alak chemiten kaa lokochuton kolenchin atebtab Keny ko kikararan kouu nii amun kikonu ngomutiet nekararan anan ngulotyet ak kotuyetab biik atebtab keny, so niton kora komuche koib ibakenge komuch kongalalen atebet nikibo Keny kikikonu chomnyet.